Ore tenewueji na kelio ajo orbaribara ele nebore ngarin oleng orbaribara etii enkidinga ongarin orbaribara oleng itashito kuna garin eeanyu metaboloi enkoitoi neaku kaitadamu inkolongi natii orbaribara matejo le nairobi netii ingarin kumok oleng enkidinga o garin naibooyo ngarin mitashoto na sapuk oshi oleng tekulo baribarani le nairobi tedekenya epuoito ltunganak eisai oteipa ingua esiai amu kekumok oshi inakata.

Ore na enewueji na kelio ajo erumu ena naibunga enkima ositima na etironok enabae amu mesidai enkimabidol naa ajo ibunga enkima oldiroo najo sinanu oloonkilani na kenarikino nikiaku carefull peyiebmikipejoo nkajijik tositima amu mesidai ositima kenare kingori aitobiraki na kidim ataara ltunganak nepejo imali neaku enare neramati ositima ningurari ana enishaakino.